Oore ena anlio teeena pisha naa entumo. Kitodolu aajo etii irkituak le majani, ogira aimaki majani, teian tumo naa nalio teena pisha. Nelio sii aajo eeta mawali nagirae aikilikuanu, kulo arikok le majani, naipirta imbaa e majani.

Oore kulo naa ildaktarini lonkishu, oore embaye nagir aasa tena pisha naa inchere kulo dakitarini aramat eena kiteng. Embaye naitodolu aajo keetaa olchani ogirae audoki eena kiteng' peitau emueyian naata tosesen enaa eramatare onkishu.

Oore enkumou oltung'anak naa kenyor iltururi aitalang'u embenki. Oore embaye naisho kulo tung'anak metonyora iltururi aitalang embenki, naa inchere oore iltururi naa meeta sheria sapuk nisuj piilo atum nena ropiyiani. Neitoki sii aaku oore kuna pisai olturur impisai nagira amanaa inyi makeon aah kegira aake amanaa tiatua intae.

Ore ebae sapuk orripieki oltung'ani oota iropiyiani enyanak, na nkiasin osiaitin naasie ropiyiani enyanak. Ore ina naa enkidimata, enkoitoi sidai naitodolu ajo ore ropiyiani inonok, nebae sidai teniata.

Kore ena nalio tenapisha, nendaa. Naa ore enadaa nalio tenapisha naa matumbo, ore enkoitoi sidai nainosieki enadaa, naa idim ainosie nkoitoi kumok. Idim aitumia enkidiko, arashu soe tii inosie tonkaik amu kidimayu ake si peenyai tonkaik.

ore ele kiama naa orkiama oitasheki mbaa naipirta irpolisi, nchere, ore mbaa pookin naipirta esiai orpolisi, nkiasakinot orpolisi naa ele kiama oitasheiki le IPOA.

Ore ena nalioo tena pisha ore tenduata ai naa kajo enaa orgali naa ore enkoitoi sidai naitobirieki orgali naa peyie iinok enkima nipik enkare nianyu enkare mitootua ore ake piidip aitootua nibukoki enkurma ore piidip atubukoki ina kurma nikurst tormesie nikurst toorkuti daikani mpaka naa ometaa keo ina kurma, neeku ina enkoitoi sidai naitobirieki ena daa.

Ore tenapisha, naa kelio intokiting kumok. Ore entoki edukuya nalio, nenkikapu. Ore ena kikapu, na kitadokino shai natii enkilasi, nitoki aku etii esani naitadokino emukate, ormayai ele oteyiaraki. Nitoki ake aku etii nkidikoni nalio orbiris olio ake sinche tiatua enapisha.